Ore enikoni ashu eneesi pee engamuni teknoloji, naa kingoruni mashinini nena naa ina teknoloji naasishoreki ,ningoruni sii laitengenak ashu irmalimuni loitengen iltunganak eniko tenesishore nena mashinini arashu eniko pee eitumiyia nena mashinini too nena sukuulini ashu toonena wejitin natii nkera nemedolisho ashu naata ina.

Ore nanu toondamunot ainei, ore opa te opa, teneipotuni iltung'ana arashu teneyauni iltung'ana tenebo naa arashu teneauni entumo, naa intokitin naisaidia arashu intokitin e bora, arashu intokini anaa teneyouni neasi intumoritin arashu isiaitin naijo nenkop enkisuma, isiaitin naaji nairiamakino iltung'anak te jumula, ninche taa duo intokitin opa ajo nanu naipotunyeki iltung'ana ayau tenebo.

Wore naai toondamunot ainei, wore oltungani oranyisho arashu oranyaki irkulie, arashu nitakuenisho tiapa. Nemeeta apa tipat, kake wore oshi te taata, netaa keeta tipat amu, wore oltungani oitakuenisho tenakata naa keeta , etiu enaa ketiu ina enaa esiai enye amu keeku nai wore tenasiai e teknoji ashu social media, naa kitakuenisho, nepik account enye , wore pee I follow iltunganak naa ketumie ninye naai iropiyani arashu commotions, arashu ilewa loisaidia tenkaraki ina siai enye.

Ore iltung'anak ashu ilewa o selenken oopa okwet te enkop ang', neisaidikate nincche ashu neinoto ninche eretoto sapuk oleng' amu, kekwet ninche tolosho lang' neitoki aapuo aakwet te boo. Naa tenepuo naake akwet te boo na ketum ninche kuna tokitin naijo scholership, netum medals, netum sii impisai sidan, amu etii ilkumok lenye anaa loo Kipchoge, ootipika esrekod naa world record, netop opake etii ompaka saai. Neaku sidai opa amu ore nena tokitin neisaidia ilewa kumok, netipika sii metaa iyiolo iyioe arashu metaa keyioloi teina siai e nkwetata. Neaku eisaidia oleng' iltung'ana aisul kulo lolosho lang' ena sisi enkwetata, etareto ninche oleng' ina siai.

Ore entumoto arashu eninko pee itum permit nadung'ieki ilkeek, arashu license nidung'ie ilkeek, kegol taadei esiai endung'oto oo lkeek nemenyoraroyu, kake keatai ireteni loim arashu intokitin naishaa piing'er arashu piilimu te serkali, eyou nincho ninche orusa arashu enkardasi, nitumoki atudung'ie ilkeek anaa oloishorua kake keata siininche ina permit irkeek arashu kiwang'o, arashu enamba olkeek arashu ilkeek odung'i o lemedung'i. Neaku keata sii ninche process naim oltung'ani arashu ireteni oishaa neimaa oltung'ani peetum ina toki naa kelaki sii. Ore ina ardasi naa kelaki naa keata sii ninye process naimaa oltung'ani tenelo aing'uraa ena license.

Ore ena siai oltururi nisaidia oleng ashu netaretoirmarei kumok ashu nkwapi kumok tenasiai oltururi ,amu keyau iltururi naboisho, sidai oleng naa ketumoki iltunganak ataretoto ata metii ina retetoto oltururi .Amu ore taata iltururi kumok naa kishooyo nkishu nishooyo ntare ,kulo anaa tenakata tookulo tunganak oramat nchoo. Ore sii tolairemok nishooyo anaa tookuna mashini nadungieki nkujit nishooyo mashinini naoshieki irkeek.

Eyautua serkali muradini kumok oleng', naakira aayau musaadani arashu iretot, tiatua ilchambai arashu iltunganak ooingor inkishu arashu ilairemok lolchambai. Wore muradini edukuya netaa keeta serkali, eteshetakitia serkali akeyie ilparakuo oikash irmunadani looudieki inkishu, niigil sii aayaki ilairemok lolchambai aashetaki iwejitin naaie irkiek lenye. Neeku ekira serkali sinye aishooyoshooyo irkiek, nitadowuo sii bei orkiek loolo loowoshieki imukundani. Neeku niana miradini eyautua niana miradani eautua serkali pee isaidia ashu peeretie ilparakuo.

Wore elelero arashu youth, arashu kulo murran le gen-z, nekira aimaa taatoi inaarish, nekira aimaa inaagol oleng'. Amu, wore ninche gen-z nibungita maandamano kata naado, arashu kila olapa. Nemeotikito tenibungita amuu, kekirai sininche aar naa ketii isipat netii inemesipa. Amu meeta kata memetumitoi irkesin ooji etaaraki gen-z. Nemeeta naai duo entoki etipat arashu evidence entoki naai naitodolu ajo ee etaasa ena makosa nibungieki. Nemishori meewai kotini meshomo kotini aingorru ajo keeta enaa meeta. Neeku ina entoki oleng' nakira gen-z aimaa tenakata tolosho lang.

Wore naai tenanu naa wore imusaadani naidim serkali aishoo ilaramatak, naa piitadou ninye nai kodi enedukuya piitadou kodi metaa, ketumoki ilaramatak aatalak kodi kiti arashu naai naidim pookin. Wore eniare naa pee itobirakini ilbarabarani. Nai metaa wore nai oltungani pookin arashu olparakuoni pookin ooata olchamba ashu ounito kuna daikin naasieki ainyiala, nesieki aabaya osokoni tenkata enye. Wore eneuni, naa peeretoki aifundisha arashu autaki arashu isho ilmalimuni oitengen iltunganak eniko pee ilepunyie enaa eramatare enye arashu ena kulo loun ilchambai imukundani. Nishori ilmalimuni aiko enaikunaki peyie eitaa esiai enye kiti.

Keetae inkardasini kumok, arashu imbala kumok, arashu naikash naitodolu ajo arashu naa aishoo oltungani orusa pee ipang alo inkuapi eboo amirishore. Etae enkardasi e license, naa eetae eniatua ake inchi, arashu neetae sii enkae naa kiko ambaka ine boo, neetae sii agreement letter, inia biashara ino tenaa

Ore tenkop, ninotoki changamoto ashu enotoki intokiting nagol ashu naarrish, tenkaraki enkibelekenyata oloing'ang'e. Ore ntokiting naasitai torkerenket lang, naa egirai audoki iltung'anak inkariak e boreholes, peyie etumoki aitooko inchoo arashu inkishu enye, nitoki si ilchambai lenye, tonkolong'i arashu tonkatitin olameyu. Ninche entoki sapuk oleng nataasa ninche, nataasakaki iltung'anak torkerenket lang.

Ore te nkopang netii ena siai erawata loltukituki. Ore tenkopang naa ilewa oorau iltukituki, illewa looreu iltukutuki naa ketii sii taata te nkumoi, ore te inkolong naijo oltungani otanape naa ore ilpikipiki lenye neata ilata, neaata enkiti esidan, neaku meata nai entoki nintaas enaa service teina olong, ore nai to iltungani duo naaji otonyua arashu otosotishe oleng, naa ketum karibu nkalufuni uni te indama arashu doi ninye odukuya, na ore oshi duo te nkopang oleng ore oltungani nai osotu mpisai naijo nena nai te nanu, naa ore piirasu inkeek uni edukuya, ore enchata napikaki safing' aai akaunt aai oltuktuk, ore inkeek are naitumiya ainyang'unye naii duo aasii maitaji e ang',ore inkule napik ikando paa tenelo ake naaji neinyalai oltukutuk lai enkata nainyale, neitobirieki, naaku neja duo naaji eikunari oshi sani sana, mpisai oltuktuk teneitumiyai, igil ake karibu

Asidain naai teneyiolou oltung'ani eyiarare uh entito arashu olayieni kesidai ninye amu ore naai tenegolu arashu tenenyamaluni tiang neing'uari aninye ake openy ping'orr inkulie arashi ping'orr ang naa kesidai teneyiolou enikoni teneyierishoreki ina kima orkiek neeku enetipat oshi ina siai peifundishae petumoki atayiolo paa tenelo ake peing'uari neyiolo aing'ura ate.

Eeh airriwayieki ore ena siai e technology nisaidia oleng naai teninko tenaalo nirriwarie arashu nintaunyie inchilingini arashu kuna kulie siaitin naijo inoo incheki eisaidia technology amu ore naai ninye mekure enyamal iltung'anak enaa petumi nena tokiting e technology enaa esimu amu ore esimu naa irriwaa iropiani inkuapin napaasha arashu inye enkop nalakua tenkarake ina technology niaku ei isaidia ena technology iltung'anak oleng iko ina siai e transaction neku ilepunyie ninche oleng negira sii aret oleng amu mekure eeta enapa goloto.

Wore oshi ekenyu enkai, naa kainyiototo ake, nisuja, niinchop inkilani inonok esiai arashu inekibarua , niwok chai, ninyietoto aipang alo orkasi. Wore iloito orkasi, ebaiki naa toonkejek ilo, nebaki naa enkari nikiya, nebaki naa oltuktuk lino likiya arashu olikinap oshiake. Nilo kibarua, nias kibarua ino. Wore pee emutu arashu peebau isai, niimu, nipuku te kibarua niimu osokoni aingorru impuka arashu aitoki nayieuni tiang, enoshikata itupukuo te kibarua. Nejia oshia ikunari nanu endama ai arashu enkolong' ai.

Ore tenkopang naa keetae mbeei ashu tikit oljeriket tenkopang amu tenaa oltukutuk likinapaki oljeriket temseregi ashu toltanki mpaka ang, naa kitegemea, naa keyiolouni ajo kebaa muda arashu distance ashu elakwani nanapieki nena tokiting. Amu tenetaana naa keya nenapieki shirini, ore pee elakwa nenapieki miya oljeriket obo ashua miyai ile tiatua iljiriketi ile. Neeku nejia naaji eikunari ninye tumoto enkare tenkopang.

Eeh etii enkolong natunuta nanu shimbi payierr impuka najo ake abol arashu abol shumbi apik empuya najo enaikash enapik anang'as adoboloki emoti paatumoki atipika enkasuku enye arashu emutungi eshumbi kumbe naibung kumbe naibung'a nanu shumbi abori nejing kajo itanyamala ake ninye nusu enkardasi ore ina olong eh minosai ina daa etejoki kinya nelaikinoi ainasa tenkarake etoduara naitanyamal ina naleng basi amu eiu kipukoo eiu duake kirura naa nanu ake lotaasa ina apik shumbi endaa ainyialaki arashu atunuta.

Wore ena siai, naa ketii taatoi esidano netii sii enyamali. Kake wore sanisana naa esidano. Amu wore emany olee arashu eselenkei enkaji nabo tetaon. Naa kaisidai tenaman pookin arashu tenejur amu wore naa ninye taon na kekira ake ninye taon ailepu. Neeku keya nelotu olikae lee neshet inkajijik sidan, naa ketii naii ositima, nemeeta orkelele, nemeeta sii empurore arashu kikienoro esidai. Neeku naa inia esidano amu tenelotu naaji oltungani peemany enkaji sidai naripi arashu nimigusai entoki enye naa kaisidai.

Wore nai nanu tenara enkerai esukuul, arashu kara enkerai esukuul naloito semina ooropiyiani arashu enkitengena ooropiyiani. Naa era naai imbaa nara uni, naanare niyielou. Eyieu niyiolou inkaisabuni oompisai, neyiu niyiolou ajo kamaa naai impisai naaje tenikinchori, naa keeta irrereni arashu, iwejitin neepiki arashu budget nioshoki arashu wore esabu ekuna pisai naa kepiki ene, wore kuna neimie ene. Neeku keyieu naai naa, arashu kenare naai niyiolou oltungani budget naosh toompisai nai naata , naatum arashu naalo ometodoorie, neeku ninye nai esidano enye.

Ore eniko intomonok arashu intasati peitodol irpayiani lenye enkanyit ore enedukuya naa ore ekenyu Enkai niroroki enkitok arashu entasat orpayian lenye neyiaraki shai arashu neyiaraki shai nei neisho sii enkare naisujie inkonyek eton enaitamanaa enare sii naa ore sii duo naai entoki sapuk oleng nanare naai naa tene teneasaki intokiting pookin enaa esia enaa entomononi enye enaa ayiaraki endaa nisho nisujaki inkilani nisho inkilani sidan naishop neramat duo naaji aikunaki nejia.

Ore esidano ositima naa kaisidai oleng amu ore tenilo tenaimin nidol eniim naa elelek iroro ng'uesi irkiku ashu ipaash enkoitoi ore esidano ositima naa ketiu enaa ewang'an neeku naai idolta ewueji niimita nemintoki sii apaash enkoitoi neeku kaisidai naai oltung'ani arashu eniata ositima piim naa ninye enewang ometaa idolita ewueji nigira aaimita nipaash sii nkiku pee mijing' neeku ina naai esidano enye amu keeku naa idolta ewueji niimita neeeku miingil apash enkoitoi neeku ina naai esidano ositima.

Ore ng'ano naa mashinini e internet arashu ntokitiin nasuut, nasuut ashu naitumtum ntokitin aa nchiidai arashu ntokitin sidaan naitutum ltung'ana to losho pookin arashu ake ninyee to ntokitin naikaash ana kuloo ntokitin e teknoloji. Naa keisaidia ana ltung'anak e serikali peiye aipung'uu ataiyeloo nagira aasa arashu nagira aendelea te atua eltung'anak lenyanak neitelelek sii siai amu keaku naa keeta ake ninchee records e ltung'anak. Neeku naa tana musaada arashu tenegoloo tanaii negira ltung'anak aimaa naa keileyoo, naa keiyelou ajoo kakuu ltung'ana ajaak arashu kebaa ltung'anak te wuoi naa kajii eikoo teneret leloo ltung'anak te sekunoi.

Ore ina naa eninko teniyierr orgali ore enedukuya naa inteleki emoti nemetii enkare enkima ore pindip nipik erijit enaa enkurma naai oltung'anak waare arashu dukuya nipik enkiti are naitorit emoti ore piipik ninuaki oleng ompaka omitotua ore pitokitok nidumu orkipire wenkurma kake sanasana naai enkurma e raha nibukoki atua ina moti duo naitotua niimpirr ometagolo ore peegolu nirragie ol orkipire ning'amu orkurtet nikurt igira aitumia orkurtet amanirr aitobiraki ampaka mining etaa kegira ake aitokitok arashu irowuaja ore piilep inatoki piteru ang'oi arashu peyau ina arufu enaa enoshi naika nitumoki atipising'u ore piipising'u nipik kando arashu ninteleki emisa miropija paiyau duo entoki nigira aibung'ie pitumoki aitadoi airiamariyie etisidana orgali.

Ore tenkop ang' naa kepaasha taadoi amu kumok inkampunini naotobir nkibiritini. amu eetae nkibiritini enoshi namiri nabo hilinki tano. neetae inoshi kulie naamiri anaa edasan. naa ketii nkibiritini tomon aarr edasan nabo ore Nena naa kemiri enkini arbaine. ninche naaji Nena naamiri tenkop ang'.pre eeniare ore teniyieu ninok, enkima arashu ninokie enkibirito Olga's naa ingas, ene dukuya nibol olgas aboloki, mitau inakiti kijiape enye. nioshoki enkibirito ore pee ibung enkima. nilepie ashu tenintadoyio duo. metaa sapuk I a kima enye. nintadou. paa itumoki aiteleki ewueji nigira aiteleki idipa ainuaa.

Wore naai tenanu ena baye ilarin lemoruao, arashu laloitie retire, naa kaigeru ake niana pisai ainei, wore peeku etijingutua, naiger enaa will arashu nagiligilaki inkera ainei tenebo wentomononi ai. Peyie etum ninche enaa peetum aibunga ninche impisai naaje arashu kiwango naai nanare nishori pookin inkera tenebo ongotonye, naa kipangakini enikunaa inainguari, naipirare nanu. Tenaa naitasheiki maendeleo, arashu ebolieki biashara naaji naitijingu faida akeninye tenkolong.

Ore ena app arashu ena teknoloji naji eCitizen naa kesidai ninye amu enibol account enye naa ekiutaa ninye eninko pintau ntokitin naai niyieu e sirkali enaa teniyieu naai nintau license e biashara ino arashu license e kilimo arashu license nkae ake naa ketumoyu ake tina app bora akeyie piisum niyiolou ajo kainyioo ironyita ashu kaai ene nenare pee ilo airony tina toki e eCitizen neeku egira ninye ina app e eCitizen aitelelek esiai torparakuo amu ing'oru ake nena ardasini arashu license itii enitii tena app e eCitizen.

Wore impisai nemedaeki endala ashu meyieu menare nedalareki amu, metumoi naa teniimin nemeshukunoyu. Neeku enare naai naa itum eropiyia ashu impisai, nenare naa iyiake oyiolo enintaas arashu, ewoji apa nimbankaka piimie. Meyieu duo naai naa enooltunganak kumok, peeyiolou ajo iata arashu miata. Ene siri duo naaji ena siai ooropiyiani. Neeku kenare naaji naa, teniata arashu tenitum, niimie ewoji apa nitejo pee iimie.

Wore kuna pisai e dollar, naa inenkop e US. Wore kuna ropiyiani naa keasishoreki te Dunia musima. Amu, teniya Kenya, naa ekibelekenyakini metaa iropiyani e Kenya, naa teniya aikop ake te Africa, naa ekibelekenyakini ake tesekunoto oleng'. Neeku wore kuna pisai edola, naa kasidan ninche oleng' amu, keasishoreki toonkuapi pookin. Naa keeta sii amu wore value enye, naa ketii shumata oleng'. Neeku ninche oshi impisai ashu inchilingini arashu ninche oshi impisai duo, naanare oleng' arashu naata value oleng' tenkop musima.

Ore ina naa, esiai sidai arashu sapuk oleng etaasa ilo gavanai pebol ebenki nai naa emataifa arashu sapuk oleng tina kaunti. Amu ore enkumoyu oltung'anak netaa tinewoi ake epuo aibelekeny currency enye, nibelekeny metaa mpisai e Kenya arashu eeku nonkulie kwapi. Neeku ina esidano ina benki nataboloki tinakop.

Orebesidano nintumia oltungani orkamata tenintadou emoti ore enedukuya mipid inamoti neaky ibeleori nimikosie naa orkamata enkima bora akeyie metaa enkibungata ore entadounye emoti intumia enkrdasi na kasuuji na alani pii amu ebaki nijo aibung enkardasi nedoki atua enkima nedoki enlardasi enkima nebaki na ebaki na kelakwa ewoi nijo aya enamoti ashu ebaki nelakwa oltiten nekimbung inaardasi enkika nikinepu irkimojik na tenelo ade pikinepu irkimojik nimpirie enkai inamoti amu inguki ake neaku ina nai esidano tenintumia orkamata alang enitumiai enkardasi ipikita naa keon batisho amu tenedooyo nikinepu enkika anya irkimojik nemelelk oltungani oanyu minosa irkimoji enikash enilepori ningua irkimojik linono

Wore esidano, naai nautua serkali tenkardasi, enkiimata eimu technology netaasa intokitin sidan oleng' amu wore oshi taata netaa system ake ingurari, nipik inamba enkitambulisho arashu inamba inonok esimu, nitodolu intokitin pookin arashu inkardasini pookin arashu ilicensi pookin arashu permit, niata tiatua esimu arashu imashinini. Ninche esidano enye. Neeku mekure eeta enapa batisho nimbaatisha ajo keeta arashu meeta. Nena amba ake esimu arashu enkitambulisho ipik niana mashinini, neyau, nishoru information ino pookin, enitii, eniyia, weninkununo.

Wore naai, tenaa kara olautani akira nanu autaa iltunganak te Fort Jesus naa, enare neyiolou ajo, nikilikuanishore arashu neliki, ajo kainyoo ninye kwansa, imaanisha inaaji naji fort Jesus naa kainyoo peeji nejia. Neliki sii ajoki kainyoo apa nataase teine arashu kainyoo apa natii atua inie. Naa kainyoo oshi etumi tiatua iniaji e fort Jesus. Naa kelarin aja eata inaaji enaapa pee itobiri.

Eh paye etereto enatoki arashu ormutandao le youtube inkera arashu ilepunyie enkisuma oleng kake mee tonkera ake toltung'anak pookin amu bara akeyie metaa iyata bundles ore piijing naa iyi indaonlod arashu irony ake entoki niyieu nikiutaki arashu nikiyaki neku etereto iltung'anak oleng ena tekinoloji e youtube amu mekure ing'ang'ana neminkilikuanisho ore ake piirony entoki niyieu niyiolou nikiyaki ninye openy eneyia naa kesipa amu melejisho naa ninche enatoki naji youtube amu etiu enaa computer neku eilepunyie oleng etereto oleng iltung'anak tina siai e tekinoloji.

Wore ena oitoi e ecitizen, naa inji ikunari. Ipik inamba inonok esimu, arashu email ino pee increataki account, entoki naji account. Wore enatoki naji account neeku enino. Neeku tenitum naaji ai simu arashu computer naa account number ake ipik

Ore technology naa kees inkumok amu ore teniko, tenilepie enjing'ata oo sukuulini e shumata oleng naa eing'orr naai eniko nkera eneim teina sukuul enaa performance. Eniare, iing'urr sii population oo nkera enaba ashu enkumoi oo nkera. Niing'urr sii sukuul enchetare ashu eneyia sukuul amu keetae naai ormanyara le sukuul laidol ajo enare nilepieki. Neeku ninche duo oshi intokiting oleng naing'urr nkera naajing' sukuul aa enkumoi enye o vile eniko inkera teneim toosukuulini te sukuul e form four entemata e musho e form four neeku ninche duo oshi ing'uri peilepieki sukuul